Ore eneesita ilairemok pee emoku enyamali e shumbi te tenterit nainyala enkare arashu eneim enkare naa ore ene dukuya kiibung' ilairemok netur netur ii neturi enkop pee etum enkare eneim aitapaash enaduo mukunda pee mitoki enkare ainyal inkaitubulu. Ore sii enkae, kibung'i enaduo enaduo terit nainyala enchan aitau shumbi pookin neponikini shumbi teneponikini irkeek looje amu keetai irkeek naa ore teneponikini enaduo terit neshuku shumbi aashukoki enterit, neeku itubulu nkaitubulu enaa enayeunoyu te kawaida. Neeku ore enaasita ilairemok keturi ee ee irbaribarani wo ashu irmutaroni oo oita oitapaash imukundani enkare, nepiki sii enterit irkeek ooje ooshuku enaduo enaduo shumbi te tiatua enterit metaa ketubulu inkatibulu metisidanita nebaiki ewuei nai naishaa neeku kuna aitubulu sidan pee enyai. Neeku neija eesita ilairemok pee eshukoki shumbi enterit.

Ore ele na oltungani oshomo aosh keon empisha ashu metooshi empisha ore entoki naitadamu ena na ntokitin e teknolojia ataa kitumiaisimui neetai si nkamerani naoshieki mpishai naoshie ltunganak neaku ore entoki naitodolu ena na teknolojia nagira aibelekenya amu ore tiapa na keoshi oltungani pisha nepuoibapej neya nkolongi ashu lapatin itu eshukokini oltungani enaduo pisha enye nidol ajo kaja apa inkunua enapisha pekioshi ore oltungani oota esimu kuna smartphone nakidim atoosho keon pisha nedol tinewueji ana ore si enkae na ekidimi atosh te camera neyai nikipuoi airiwaki tinasimu ino neakubkesieki taaata mpishai neya olapa nengasai apuo apej netumi tenkata naado alang tanakata amu ekipejini empisha ino nikiyakini tanakata ashu iwosh tesimu ino nidol empisha ino inakata ake metute aalasima pepuoi apeju.

Ore embaye naitiship tena naa tena siai naa esiai sidai ena oleng' amu ore kuna naa emparasi naa ore emparasi keked oltung'ani nai matejo ore enoshi kata iyeu nilo aa aisho osesen enashe ashu ilo nai ashipakino esiai nitaasa te wuei neje ashu ilo ashipakino akeyie maisha ino te wuei neje nae niindim ashomo nilak emparasi nekintakedi ni ni nijing' nikiya nai ewuei nai matejo niyiu nilo, naa kesidai ena oleng' amu kitiship oltung'ani naake eshuku ndamunot, nitadoiyio sii enauri matejo nai eninaura oltung'ani itaasa esiai tenkata naado naa ilo nai nijing' ena parasi nilo nishipakino, nipopuo aashipakino nai matejo oo ooltung'anak linonok ashu ilchoreta linonok. Naa ore pee iindip atakedo enaduo parasi ashu ipopuo aashipakino naa ore ishukunye nai matejo aas esiai nishukunye e itisadana netisidanta indamunot, etaa ifikiria aitobiraki, etaa ias esiai aitobiraki amu itishipakine enkata nintumia matejo oo ooltung'anak ashu kulo tung'anal linonok. Neeku ene tipat ena oleng' te siai ee..

ore entoki nangira asa tene weuji na olaunono o masurun ashu lo lonkaitubulu naje ongira adumu inkaitubulu naje ongira adumu inkaitubulu enyana ashu kulo masurin lenyena, aya osokoni aya alo oinguraki eweuji namirie, niaku ore entoki nangira asa tene na etudumua olairemoni intokitin enyana ilmasurin lenyena, aya osokoni eleoito ainguraki, inkasotomani ashu ilanyiangak, loinyiangu enaduo daa enye, niaku inatoki nangira asa tene, netudumua ele amirani intokitin enyana nenap temkokoteni, na ore ena mkokoteni na kisidai oleng amu, mitumia eilata ore entoki naitumia na nguvu ake oltungani, nai teneta oladuo tungani inaduo ngufu, nayai narumorie enaduo mkokoteni, na kitabaya ilmasurin lenyena osokoni meeta entoki enkae toki naitaji, bora ake meeta keeta oltungani inkufu, nanapie inaduo tokitin enyana aya osokoni, neta si ena mkokoteni amu meitaji ena mkokoteni eilata, na kitabaya si iladuo masurin lenyana na nemir, nimitoki si aya iropiani kumok ena naji tenewa te ngari ashu tiaitoki amu keitaji naji engari iropiani napikieki eilata, kake ore ena meeta naji entoki naitaji ingufu ake oltungani.

Ore ena entoki nagira aasa tene wueji naa oltungani otudumus ntokitin lenyenak, ashu impirbili, inkikompeni neya olmuseregi, nelo aituku teilo museregi neeku ore entoki nagira aasa kegira ele tungani aituku impirbili enye ka, ewaa apik olmuseregi aa kiteru ake teilo museregi, nepik osabuni. neisugua aitau olchafu pookin otii inaduoo tokitin. naa nedumu inaduoo tokitin enye ka etaa sidain aya aji etaa kinosieyu edaa ore Kuna tokitin, naidipaki ainosie edaa. neekh naa kichafuaki. Ashu ketipikaki oliterio egirae ainosie inaduoo daa neeku idipa ake ele tungani, inaduoo tokitin lenyenak. neinosie edaa, nedumu aya ormuseregi. nelo ewueji netii enkare, nituku inaduoo tokitin lenyenak. nituku tosabuni. nisugua te nkarasha oo nkiyai. ore pee idipi aitukuo. naaji tenkare edukuya. nitoki aituku aiposhiposh. ore pee idipi aipishiposha inaduoo tokitin enyenak nedumu etaa sidain. neya meshomoe aitoki ainosie edaa. etaa sidan, ashu elo airagie pee ereshu enkae kata nitokini aanya edaa. pee einosieki edaa etaa ntokitin sidan. neeku kegira ele tungani aituku ntokitin.

Ore ena naa enteke, ore entoki nalotu ndamunot ainei tenaidip atodua ena naa ore enteke naa emasai ashu entoki napuoyieki iltung'anak nai matejo aalang'ie inkariak aapuo inkuapi e boo, kepuoyieki akeyieyie iwueitun nkador aa ore taa iwueitin naalo enteke naa iwueitin inemebaya eng'ari ashu nemebaya eng'ari enkima ashu nemebaya akeyie nkulie tokitin pookin oshi naapuoyieki. Neeku ore ena enteke naa entoki nalotu ndamunot ainei tenadol naa ore kulo tung'anak aapuito aajing' ena teke naake imaanisha kepoito aapuo nkuapi e boo amu enapita irbeniak sapukin, kimaanisha ore esafari ashu iwuei nepuito naake epuoito ewuei needo esafari naado. Neeku ore tenadol ena nadol iltung'anak oopuito nkuapi e boo ashu loopuito ake esafari naado naale imaanisha ajo ore kuko tung'anak mesieku tenkaraki ore kulo beniak loonapita naake enapie intokitin kumok naapou aasishore nena olong'i pookin etioyo mpaka naa enkolong' naitoki ena teke ayau aitalang'u enkare nai matejo too nkuapi e boo ashuku ayau enakop ang' e Kenya. Neeku ore entoki nalotu ndamunot naa ina.

Ore entoki nagira aas tene wueji naa iltunganak oitijinga emeli, aalang ashu aajing atua enkare. neeku ore kulo tunganak Nas emeli etakedo aajing atua enaduoo are. amu ore pee ijing atua enkare, idim naaji atijing'a aisuima kake tenimiyiolo atijing'a aisuima naa idim aitumia emeli, atijing'a atua e anaduoo are. ore. Entoki nalotu damunot ainei. ore ena are. nelelek etii nguesin atua. nelelek sii meyiolo kulo tunganak aisuima neeku ore entoki najing'ieki enaduoo are naa emeli. ore ena meli naa ekisaidia naaji alang' ena are. alo edankae ngambo. amu ore miaata emeli naa ore enkae toki naaji nikisaidia naa ai swim ake naa tenimiyiolo siu ai swim nemeidim naa atalanga ashomo ngambo. neeku ore ena naa entoki emaana amu ekisaidia talanga enaduoo are aiteru ena ngambo shomo enkae ngambo nilo aas intokitin inonok. naa nintoki alotu enankae ngambo nilo aas teniyieu nishukunye. neeku ore ena naa emasai eripata nalangieki enkare nejing iltunganak nepuo ashipakino neeku entoki emaana oleng ena te maisha oltungani ena melli.

Ore eng'eno naishaakino ashu embaye naishaakino nias pee ias ena baye amu ore teena naa kegira ele tung'ani aitumia emashini ashu komputa aasie esiai. Ore eng'eno niashaakino niata pee intumia komputa, ore ninye ene dukuya kishaakino naa ore ewuji nitii kibung network ashu iyata bundles lijing'ie enaduo mashinj piitumoki aing'oru entoki pookin niyeu tiatua enaduo mashini. Ore sii enkae kishaakino nilo darasa nai mekintenkeni eninko piintumia enaduo mashini, kishaakino nilo nai pee iyiolou matejo teneeta entoki niyeu niponiki enaduo mashini niponiki, teneeta entoki niyeu nintayu nintayu, teneeta entoki niyeu nai matejo nisir tenaduo mashini, naa lazima piiyata eng'eno naishaakino nintumiayie enaduo mashini piitumoki naa ataasa esiai enaa enayeuni. Neeku neeku ore eng'eno niyeu pee intumia enaduo mashini naa kisapuk oleng' naake ishaakino nilo darasa nekiisum ormalimui aitobiraki, nekinteng'eni enaikoni tenitumiai, nekinteng'eni enaikoni tenepiki entoki, tenitayuni, tene teneponari.

Ore ele naa osabu ashu enkikena nagira oltung'ani aas, ore ele sabu naa ore entoki na nalotu ndamunot ainei tenadol ele sabu nadamu intokitin oshi eniko oltung'ani teneisudoo impisai ki ki kitodolu eniko oltung'ani mpisai ning'ira ang'amu, nitodolu sii eninko tenintumia inaduo pisai. Neeku ore ele sabu kekisaidia amu iyiolou ajo ore tenkata naje ashu terishata naje ataasa esiai naje nang'amu impisai naaje naa ore kuna pisai naitumia aimie ena oitoi naimie ena naasie ena naasie ena. Neeku ore ele sabu naa ole maana oleng' amu iindim aitumia atayiolounye entoki ninoto ashu oloisiai ninoto te siai nitaasa niindim sii atayiolo ajo kamaa kuna pisai nanoto tena rishata kaitumia apik aji waji. Neeku ore ele sabu kisaidia piiyiolou entoki ninoto wentoki nintumia eninkunayie piintumia we entoki neton eng'or naa nekitung'wikiaki eton iyata. Neeku kisaidia oleng' ele sabu te te maisha oltung'ani te siai oo ropiani amu ekiliki ajo inoto kuna pisai, nintumia kuna, neton iyata kuna.

Ore entoki nalotu damunot ainei tenadol ena, ena siai naa esiai ooropiyiani. esiai taa iropiyiani nitangamua, iropiyiani, nitangamua iropiyiani nitipika ine wueji. entoki akeyie pookin nitaasie inaduoo ropiyiani. neeku ore entoki nalotu damunot ainei tenadol ena naa kitodolu ajo ore iropiyiani inonok, igira aduaay too nchoto pookiigira aduaya ajo iropiyiani inoto. esiana naje. intumia Kuna ropiyiani esiana naje, ore ena toki ena ataasie wena. ekintodol ajo, enkata inoto ropiyiani naaje, neeku ore ena mashini ekisaidia amu isudoo ninye irekodi pookin ooropiyiani ninoto, nintumia, enitaasie. ekisidai pee ijur ashu iyiolou onkoitoi pookin niimie, iropiyiani inonok. pee Mimin ake ropiyiani toloingange. liyiolo enitaasa. ore pee adol ena entoki sidai oleng amu ekiyaki entoki pookin nitaasam

ore entoki nalotu indamunot ainei ,tenadol ena, na kadol ajo ore kulo tungana na kanisa eti, amu keeta imashinini na kengira aitumia kuna mashinini, nai matejo aranyie niaku ore entoki nalotu indamunot ainei, eshomoito kulo tungana kanisa ehomoito ai aijipanga ashu aipractice venye naitumia kuna mashinini nai matejo enkolong ejumapili, amu ore taa kuna, ebaiki na laranyak na kengira aijifunza ashu aitamok ate enaiko teneitumia kuna mashinini engorr enolong ejumapili, paa ore ina olong netumoki na ataranyie idipa naa ajifunzata niaku ore enengira asa tene, na kengira kulo tunganak aitamok ate, aitumia kuna mashinini neitamok ate, arubare kuna mashinini eton etu na eba ena olong matejo, naponu iltunganak pooki aranyie niaku kengira ninche angas aitamok ate, eton etu epuo aitaok iltunganak enaiko eneitumia kuna mashinini, niaku ina toki nangira asa tene engira kulo tungana aitamok ate enaio eneitumia kuna mashinini petumoki ahom.

ore entoki nangira asa teneweuji naa etudumuatua iltungana engari osirkon nepuo asie biashara ashu asie isiatin enye eshomoito nepuo aitayu ilkeek tiatua entim, neyau iladuo keek aponu asie isiatin enye ashu asie biashara o ashu apuo atayu pe eponu ainok openy, niaku ore entoki nangira asa tene, ore ena na engari osirkon negira osikiria ayieta enaduo gari neshomoita kulo tungana endim nitayu ilkeek nepiki enaduo gari osirkon nepiki meteyiatai oladuo sikiria, neked sininche enaduo gari petumoki atoshoi oladuo sikiria meteyietai enaduo gari, niaku ore ena gari na entoki emanaa oleng amu mitumia eilata, ore entoki naitumia na ele sikiria inkufu ele sikiria meteyietai, nitabaya ilkeek ashu entoki akeyie naitabaya eweuji neyieuni, niaku enetipat oleng ena gari tenkaraki keyieta ele sikiria, nitabaya ilkeek ashu enkae toki akeyie pooki eweuji neyieuni, niaku enetipat oleng ena gari tenkaraki keyieta ele sikiria nitabaya ilkeek ashu itabaya entoki akeyiee pooki eweuji neyieuni, niaku enetipat oleng amu kitabaya kulo keek na kitoki naji neya aitoki naji nai metanapieki,

ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena ,amu ore taa ena na keji financial statement, ashu enkoitoi nidolie mpisai inono aajo mpisai aja ata tenkata naje, aitumia ass ena je niaku ore ena na ikisaidia apik record, ashu pe isir eningira aikuna mpisai inono ata iyiolo ajo mpisai naje natijingutua, enkata naje naitumia asie ena we na niaku ore ena na ekisaidia tayiolo ajo anoto mpisai naje tenkata naje, nasie ena wena niaku iyiolo ajo ore mpisai inono na iyiolo enegira aikunari, niaku ore ena ekisaidia tayiolo mpisai inono eningira aikuna ajo aitumia asie ena nasie ena, nanoto mpisai naje tenkata naje nasie ena wena, niaku ore ena ekisaiidia, pee iduaya mpisai inono, eningira aikuna enitasie, wenishoyie niyiolou ajo kengae inchoo tenkata naje, esa naje ekintodol inkoitoi pooki nitumiyayie inaduo ropiani inono, niaku kisaidia na oleng pee..

Ore paa enetipat ena baye temurua natii naa ore ninye edukuya ore emurua natii nemetii enkare naa ore faida enkare ashu tipatisho enaduo are naa kisaidia enkare amu ore enkare naa ninye enkishui ore tinimiata oltung'ani enkare nemeeta entoki nindim ataasa ore enkare naa kitumiae awok tonkutukie naa kisaidia ina pee eeku oltung'ani igira adamisho aitobiraki nesidanu sii osesen loltung'ani nekwet osarge aitobiraki teniwok enaduo are tenkata naishia enkare kiasi naje ore sii enkae ore enkare kitumiae aitubulu inkaitubulu ataa indaiki naanya iltung'anak neeku kisaidia enkare oleng amu kitubulu nena aitubulu neyau sii eh inaduo aitubulu nisho meyau inaduo aitubulu enchan neku ore petii enkare ewueji naa kitubulu inkaitubulu ore nana aitubulu nitoki ninche ayau enchan neku ore enkare ene maana oleng amu ore piitum inaduo aitubulu inonok indim atimira nitum iropiyiani nitum enkurma nincho inkera nimintoki oltung'ani anyamalu teniata enkare neku ore enkare nenkishui.

ore embae natiship tena siai na ore kulo tunganak na ilasaak lesiai naje, otudumuaki neyae aya enkisuma naje, meshomoita aisuma ena siai nasita ashu mape apoona enkisuma enye ta tekuna workshop ashu tontokitin ashu tonkisumaritin akeyie napasha, pepona enkisuma enye ena siai nasita naiku ore entoki naitiship tene, ore pilo enaduo weuji nitum engeno, etoki nalang enaduo nita niasie enaduo siai niasita, meeta ore ilnganayio neponari, lena duo sii niasita, niaku ore ena na ebae etipat oleng amu tenedumuni iltunganak, nepuoi aitengen aitengen entoki oshiiake niasita oltungani, nikintokini apoona engeno enaduo siai niasita na ore olokoisiayio liyau, tena duo kampuni ashu tenaduo siai na keponari alang enaba oshi niaku ore ena na kenare nitamoki iltunganak enaake, kenare nitokini aya iltunganak pepuo apoona engeno, pee aa ore oshi, niasita oshi tesiai nintoki apoona, engeno enaduo siai na keponari olokosaiyio ashu, olorinyore litum tenaduo siai alang enaba oshi eton etu kiyae ina kisuma.

Ore eniko ena siai, pee ibelekenya too saan, ashu too nkatitin, naa ore ena bae ooropiyiani, ore ropiyiani kibelekenya Kila enkata olekosiayio, lenye ashu oleerinyore. ore ene dukuya, ore ropiyiani kutitik tenkop, naa keponari value ashu bei oo naduoo ropiyiani ashu enaba oshi. Ore peeku ropiyiani kutitik tenkop neeku idim ataasie entoki sapuk, kake ore peeponari ropiyiani metaa kumok too nkaik ooltungana. meetaa Kila oltungani neeta ropiyiani, naa Kila oltungani neeta ropiyiani kumok naa, kedou bei ashu value onaduoo ropiyiani. metaa ore entoki kiti, ninyiangu too ropiyiani kumok ashu, nedoyio faida oonaduo ropiyiani niyata too nkaik. neeku ore, enaiko mpisai pee Ibelekenya. teneeta oltungani iropiyiani kumok neeku ntumuanl ropiyiani kumok ainyiangunye enkiti toki. naa teneeku ropiyiani kumok too nkaik oltungana.

Ore ena naa enkiguran naje nagira iltunganak aar empira. kake ore ena pira naaritae naa toonkeek eeri. ore engeno naishaa peeta oltungani pee ees ena. naa keyieu naa iyiolo aibung'a enaduoo shata naoshieki enaduoo pira. neyiu sii naa iyiolo aipimo pee ingorie enaduoo pira ewueji neiyeuni. ina entoki emaana oleng niyieu oltungani. niyiolou pee iidim ataasa ena keshul. ore sii enkae naa kikiti ena pira oleng neeku keyieu naa iyata engeno. nidim aipimo pee iosh ena pira meshomo adoikie egumoto ashu ewueji duo neishaakino nedoiki peeku naa itaara ena pira ashu peeku iafuluo tenaduoo siai niasita. enare naa kisumi oltungani. nikintoduakini enikoni tenibungi enaduoo shata. niyiolo enaduoo pira ajo kalo iosh. iyiolo ajo kalo inyiaya. iyiolo ajo kaji ishaakino nainyiaya enchoto naje. peelo ajing ewueji neje. peeku naa ifauluo tenaduoo pira ashu tenaduoo keshui. neeku, Nena ishaakino niyiolo pee itumoki atara ena keshui nifaulu.

ore entoki nangira asa tene weuji na eshomoito kulo osak le siai, entumo ashu enkitengenare naje, napuo aponarie engeno naata tesiai nasita naiku ore entoki nangira asa ee ekilikuanki swali nilepie pooki inkaik, aitodolu ajo elelek eata entoki nayieu nasita, natiakaki naji matejo tena keetae iltunganak, otabaitie eyieunoto naje nayieuni, niaku ore ena kisuma na enetipat amu, kepoona engeno oltungani nikincho inoto ujusi ashu engae ngeno ngejuk niasie imbaa alang inoshi ake niasita, niaku keponaa engeno toltungani, nepoona si olekosiayio, otum enaduo kampuni tenaduo siai eimu kulo tungana, amu ore pee engenu oltungani nengeniki esiai nasita nepona engeno nepoona si, olorinyiore ashu olokosiayio otum enaduo kampuni, tenkaraki esiai nasita kulo tunganak, amu kiaku kias iltunganak esiai sidai netum enkampuni entoki duo nashiakino petum.

Ore entoki nagira aasa tenewueji, naa egira enkampuni apuo aitoduaya isolai lenye, aing'oru ilainyang'ak ashu aing'oru ewoi nemiraki, kulo solai. Neeku ore kulo, nenkampuni nawaita isolai, nepuo nai matejo alo tewei neje, airragie tewei neje tenkoitoi, ashu ewoi neim iltung'anak kumok, pee ah ore pedol iltung'anak naduo tokiting enaduo kampuni, netumoki ainyang'u inaduo tokiting. Ore ene, na kitodolu ajo ore enakop, metii ositima, amu ore entoki naitumiai, naa enkolong',washu sola, na kisaidia ena sola amu ore ewoi nemetii ositima, pitum isolai laijo kulo, naa keesisho ake kulo solai enaa ositima. Amu keyau ewang'an, na kitumiai si ai charge isimui, nitumiai aitaas intokiting kumok, naa naidim nai ositima ataasa. Kake ore naa amu metii enakop ositima, nitodolu ajo kitumiai kulo tai, nitumiai kulo solai, nitumiai irbetirini, neisudori enkima tinewueji, nitumiai ina kima enye adolishore kewarie, taa tewang'an, nitumiai ai charge isimui, na nitumiai si aitaasie ntokiting.

Ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena naa ore ena naa sewage ashu eweji nebukokini nkariak chafui, lchafui pookin losokoni ashu eweji akeyie pookin ,naa mesidai ena te maisha oltungani. Amu ore pee etumi siwagi ashu wejitin torok nabukukini nkariak torok naaninye emanyata iltunganak ashu ninye eesie nkulie tokiting, naa kelelek eyau ena moyiaritin. Neeku ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena ,naa ore ena kelelek eyau moyiaritin naijo noo cholera ashu eyau akeyie nkulie moyiaritin tenkaraki ore iltunganak nenyita ndaiki naigusaa ele chafu, ashu ndaikin naagira aimaa wejitin chafui nemetii usafi atua. Neeku ore entoki nalotu ndamunot ainei naa pee eitalami ndaikin eweji netii ilchafui laijo kulo ,ashu eibungi kulo siwegi nikeni pee mitoki siwagi ashula ondaiki. Amu keyau ena moyiaritin torok ,naa kemoimoyu iltunganak enaadake ,naa tenkaraki kulo chafui ogira ashula ondaiki. Menare neshula ilchafui ondaiki naanya iltunganak.

ore entoki etipat pee easi ena, amu ore tee ena na earata empira, ore entoki etipat peasi ena earata empira na kisaidia oltungani meetasa masoesi, na kisaidia osesen lontungani menoto engolon naje, nai matejo ninturayie, tenkata nitonita ake amu ore osesen na keyieu na kitasi mazoesi ashu aitamok eletoto nitamoki aipidipid peasisho osesen aitobiraki, ore oltungani lemiar empira ashu lemeta akeyie aitoki nayaki osesen meeta kengira asisho ena adake na kelelek etum imoyiaritin naje nayau entonata, ashu ena niton oltungani nemeeta entoki niasita, ore peee ear oltungani empira na kepona ingufu tosesen na kindim oltungani atasa ake inkulie siatin ake ekawaida etu enauru osesen, na keyau osesen meeta keyasisho meeta keeta osesen ingufu nasie enaduo siai, neme ena siai empira niaku piar empira niaku enkisho inkulie kufu niasie inkulie siatin neme ina ake.

Ore ebae naitishipisho tena siai, naa ore ena naa iltunganak ooshomoita ewueji naaji naijo oreyiet ashu ewueji neshumare enkare, aapuo aar enaduo are, pee etumoki aatishipakinoto. naa kisaidia Ina Oleng amu ore pee iyarie enaduoo are, nikishuku damunot. neshuku egolon tosesen. neeku ekincho metaa ore osesen lino keesishoreki aas esiai. alang enaasisho oshi Eton eitu ilo aar enaduo are. neeku ore ena are, ene tipat oleng te maisha oltungani tenilo aar enaduo are, amu keyau ore ninye pee ipopuo naaji matejo nitumomo iltunganak kumok naa keyau naboisho, tiatua iladuok tunganak nitum ilchoreta ngejuko. nitum akeyie ataasa naa oshi nimitumoki ataasa aayie openly. neeku ore enarata enkare naa kisaidia, nikishuku damunot, nikincho egoloto. nitobiraa sii osarge ,enkwatata osarge tosesen loltunngani naa ore Ina, nisho oltungani metaa kees esiai aitobiraki ashu metaa, ore osesen lenye keneneng'.kiteneneng' osesen, niteneng' imbaa inonok pookin neeku itumoki ataasa esiai eitu inauru.

Ee esotunoto ena ekodi te maisha oltungani amu ore Kodi, naa kesotunu te Kila oltungani, ore oltungani pookin oosisho, oos esiai, naa lasima pee elak kodi. ore Kodi naa kelaki too nkajijik, nilak te siai niasita. ore pee itum oltungani olmushaara. nikidungunj enaduoo Kodi ata eitu idungu iyie openly. neeku ore Kodi naa ene maana oleng. amu ore pee edunguni Nena ropiyiani naa ninche oshi itumiae aitubulu ye enkop naje ashu aq intokitin ooltunganak pookin. matejo naaji aashetie ilbarinarani, nitobirirki isukulini, nitobiraki isipitalini. nebakieki naaji iltamoyia limidim ate. neeku ore Kodi, kisidai too ntokitin kumok oleng. amu kitumiae too wuejitin kumok oleng ena Kodi neeku ore esotunoto ekodi, ore kulo asotolk le Kodi naa kisaidia sii ninche aisho esiai iltunganak oosotu kodi. neeku ore Kuna ropiyiani ekodi keesieki intokitin kumok. amh ore kulo loosotu netum esiai neeku kelaki. ore kulo loostunyieki, neitumiae aasie kulie.

Ore masaa e digital naa keyau esipata tiatua sirkali. tenkaraki ore Kuna masaa naa kisudoo information ashu entoki nayieuni pee etumokinj aatodol irekodi, nataasaki tenkaraki enaduo siai. ore ena siai e digital naa ore enaduoo masaa niyieu naa itumoki atayiolo teleleki. tenkarakj ore digital naa kisudoo oladuoo rorrei ashu enaduoo toki nayieuni, pee etumokini aanoto entoki duo nayieuni tenkaraki ena sirkali. ore esiai emaana eimu Kuna masaa e digital naa keyau esipata tiatua sirkali tenkaraki meeta entoki pookin nayieuni nalauni tiatua inaduoo masaa e digital ore entoki pookin nayieuni akeyie natipikaki apa ene, naa lasima pee etum. alang enapa kata aa tolbukui isudori inaduoo information ashu inaduoo tokitin naayieuni, naa inakata iyieu pee imin teina kata. kake ore tena siai e digital meetae inaimin ketumi pookin neeku keeta.

Ore entoki nalotu damunot tenadol ena, naa ore kulo naa ilashetak loonkajijik. ore Kuna ajijik netara ine maana oleng, tenkaraki ore enchetare ekuna ajijik tenakata, nemijo enchatare oo nkajijik e kitambo. ore sai naa kitumiae mashini napaasha. enaa eda mashini nalio. kitodolu ajo meekure aa too nkaik enapi soitok, ailepakinye enaduoo aji nashetitae. meekure aa too nkaik enapi osimiti. etaa ena mashini ake itashyieki neya. ntokitin pookin naayieuni. ntokitin naashetieki.e aduoo aji, nilipie aya ewueji duoo neyienu. neeku ore enchetare tenakata. nibelekenye meekure aa ijo enapa. etaa kesiokini aashet inkajijik. kesiokini aa akeyie siatin akeyie pookin. tenkaraki Kuna mashinni nasyawuaki naisaidia inkaik oltungani. neeku ore e a shetare meekure aijo enapa e kitambo. enkedoto ashu eyaroto oo ntokitin naayieuni pee eshetieki enaduoo aji. netaa too mashinini enapi. meekure aa iltunganak oonap. amu kiroshi ktasioyo sii imashini alang' oltungani.

ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena na ore ena na enkampuni, nasaidia enkera nemidim ate misumita nelaki ate kuna ropiani esukul ore badae, ashu tenidipoltungani aisumayu, pelotu oltungani netum esiai na kindim ayeu atushuko inaduo ropiani tekiwango naje, nemi nemitasiokini nemeumiza oladuo tungani enchukoto onaduo ropiani niaku ore ena na enkampuni naisaidia nkera nemeidim ate meisumata neya loani kake keponu ashuk enaduo loan, neshuk iropiani kuti kuti empaka neidip atushuk inapa ropiani pooki niaku ene maana ena kampuni amu kisaidia nkera naingua familia matejo naji ashu ilmareita limidim ate na kisaidia misumata, ata mindim kewan oltungani kake ore badae tenidip naaji matejo naji sukul. nilotu alaaki kewan nena iropiani, nilotu ashuk matejo inkuti kuti, otushuko inaduo ropiani pooki, niaku ore ena bae na ene maana, amu kisho inkera naji matejo nemeidim ate misumata neponu ashuk nena ropiani.

keeta ngamiani, esirata tolchoni lenye, amu ore engamia na kelo iweujitin kador, ashu ore engamia ore eweuji nebulunyi ninye enkamia na weuji nemeti nimidim inkulie ngwesin atubulunyie, ata ore eweuji nai naa naidim ninye atubulunyie neme ngwesin pooki naidim atubulunyie ena duo weuji niaku ore peeta ngamiani isirat tolchoni na ore nena weujitin nabulunyie ninche na kegoli inkaitubulu nati amu elelek etoito, niaku kesir ilchonito lenye meeta keeta kulo shonito lenye isirat teweuji nebulunyie, ore si enkae ore ntokitin nanya ninche ingamiani na ibenek okulo keek odoo amu kiado engamia midim arungoyu, ahomo ainosa inkujit nenkop, niaku ore kitambo ebaiki oladuo shani elelek aaa entim eim nesir iladuo kek tenaduo tim niaku ina peata ngamiani isirat tolchonito lenye, ore eweuji nabulunyie kwanza na iweujiti nemetii inkariak nemetii ikaitubulu kuna nanana. niaku ore peeta isi.........

Ore entoki nagira aasa naa sawadi ashu olekoisiayio tenkaraki esiai sidai ore peas oltungani esiai sidai neishiakino nishori olekoisiayo ashu itodoli ajo eeta embae sidai nitaasa naishiakino nitambuai Ore ele egirai atambua neitodoli ajo etaasa esiai sidai pee itodol ilkulie oosita ina siai ashu kulie siatin ajo ore peee ias esiai sidai nishaakino nikinjori olekosiayo naa ore ina nisho kulie tungana metaasa esiai sidai paa ore pee ore peepionunui aingurai esia naa sidai ina amu itodolu ajo keeta entoki nagira aanyu tengaraki esiai sidai nataasa Ishaakino nias esiai sidai nias toltau obo iyiolo ajo keetae olekoisiayio naa kisaidia metaa kisho iltungana motisha amu keeta entoki nagira aanyu tengaki enadau siai sidai nitaasa

ore esidano oltai sapukin, tenepiki olbaribara ,na kisaidia meeta kedoli ingarin napoito, amu eleelek naji elo engari neimienie iltai kake ore eti kulo tai lobaribara metumoki ingarin atoshoto, tengaraki kulo tai lobaribara amu kitodolu ajo, kengira aimulika ashu ailangilang, pee edol inkulie garin ajo keti engari naji naje naiminie iltai, ashu nanoto ajali naje, pee etumoki inkulie garin atapash ina gari, pee mitoki aisababisha ajali ashu ayau, meeta keponu inkulie garin aosho, tenkaraki enaduo gari nabo, natala iltai ashu naiminie iltai, niaku ore kule tai lobaribara kitol si nai matejo tenetii ingwesin nalangita oladuo baribara, neitodol ingarin pee metumoki atosh inaduo inaduo ngwesin pee etumoki aima, aisho ingwesin metangasa aim peitoki ingarin aim, tenidip ingwesin aima, kitodol ajo si nai matejo tenetii eweuji nalangi iltunganak na kitodol iltunganak ajo ketii engari naje nagira alotu, labda meeta iltai, petumoki atalang.

ore baat oo ewejitin neenyor enkongu tekenya naa ore eneduku naa inaiposhani ashu kune wejitin naa ketumoki osesen atishipai amu kenyor osesen enkare , ore sii angae tinilo naaji eweji nitobirieki kuna aitubulu anaa majani naa kitiship osesen oleng tinilo naaji aing'or iwejitin naijo nenen niyiolou enikoni teneikesi, kenyor sii osesen iewejitin neekedi enaa ildonyo nipuopuo aing'or irara kumok nishipakinono naa kenyor sii osesen nepui aingor ing'uesin entim pee ilo oltung'ani adol ing'uesin naapasha.

Ore ele naa orkakuyia ashu oltasat otobiko too larin. Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena naa kadol ajo ore ele tasat naa oltasat liapa amu keudo inkiyaa. Ore tiapa naa keng'eri iltung'anak inkiyaa nepikii nkonitok ashu epiki nkeek peejaro inaduo kiyaa metaa sapukin. Ore entoki nalotu indamunot naa kadol ajo ore ele kuyiaa naa ole apa keeta irmintoni, etipika irmintoni enapa wueji netuudoki nai amu ore apa peudi iltung'anak nene wueitin naake itodolu ajo kesidai ele tung'ani keeu nai esidano, keponaa esidano oltung'ani te torking'urei. Ore sii enkae keeta ele tasat imasaa naitodolu ajo iniapa naa ore apa kuna masaa tiapa kejung'ori. Ore peeta nai oltung'ani matejo intaleng'o ore pee elotu oltasat aaye naake ejung'oo nisho oltung'ani nai lonyor peejung'oo naduo taleng'o enyenak peeentelea ina siai oo ntaleng'o tenaduo family ashu toloduo marei. Neeku ore ena naitadol ajo iltung'anak liapa.

Ore wejitin ashu supukuuni naishoori sawadini ,naa matejo naaji ore pee eyami oltung'ani ,naa keponu lchoreta lenyenak ,neponu nchorweta enyenak, neponu iltung'anak leletai ,neponu iltung'anak leletai naa ekiyakini naaji sawadi ina olong' tenikiyami ,ashu ore ele tung'ani oyamisho neyakini sawadi ,nayakini ele tung'ani oyamaki sawadi toowejitin akeyie naapashpaasha. Ore sii enkae supukuuni naaji nikincherieki sawadi naa teniyata naaji enkitadamunoto enkolong' nikitoiunyieki, ore ina olong naa iyata sherehe ashu osiruwa leinoto naa ekiyaki ilchoreta linonok sawadi, nikiyakini sawadini naapashipasha ,nikiyakini ntokiting' akeyie naaji nikiindim aitishipa. Ore sii enkae matejo naaji tiniyata osirua lemboloto enkaji ,naa ekiponu iltung'anak nikiponu ang'oroki ,nikiyakini naaji nkishu, nikiyakini ntare ,nikiyakini ropiyiani ,neeku lelo siruai naaji aidim atejo laa tindim ataasa nikiyaki iltung'anak sawadini.

Ore kulo na laasak lesiai leserkali nabore enabae na enetipat oleng amu eshomo olarikoni lenkop aduare laduo asak lesiai ata ore kulo na sikarini nelo olarikoni aduare laduo tunganak naore ena na embae etipat amu ore pelotu oladuo arikoni na kidim ayaki laduo tunganak ntokitin naata nidim aitaduaki nchidai nagira kulo tunganak aimaa neaku ore embakinoto. Olarikoni tolaasak lenyenak lesiai na keyau naboisho neyau duo mishori ltunganak naduo tokitin nemeeta nisho si kulo tunganak minotito sininche metadua ajo ore esiai naasita nakegirai ayiolou neaku ore ena embae emaana oleng keloito ele arikoni aitaduaki nelo aliki nchidai naima nelo aitatuaki nchidai naata peetumoki laasak lesiaia ataas esiaia meeta shida naje ore si okaduo arikoni kelek eaki laduo tunganak intokitin na kedamunye kulo tunganak temaisha neaku enetipat oleng tenelo olarikoni adol laasak lesiai.

ore esidano ena baye naa ore kulo tung'anak naa egira aitoduaya esiai ajo kisidai nishooki sii ole rinyore metodua enasiai ajo naakisidai, naa kitodolu ajo keesita kulo tung'anak esiai toltau obo, neeku ore ena kitukuj iltung'anak pee ees esiai toltau obo , nees sii esiai teyeunoto amu tenetu ninye kindambua iltung'anak nikindambua esiai niyasita , ore pee iyas esiai sidai niyasita.

Ore ele naa oltamoyiai ogirae aabak. meningito ele tungani esidai, nelo aduare oldakitari, meshomo abak ena moyian naata. ore ele dakitari kepikita osindano. naa ore ele sindano ketii olchani, naa ore ele sindano ninye taata olo. aisaidia emoyian naata ele tungani aitayu Ina moyian tosesen. kisaidaia osintano, tosesen loltungani. amu ore pee kipiki oladuoo sindano aa taa olchani eimu ele sindano naa keishu osesen peelotu aasishore kawaida ,alange anagira duoo aasisho Eton emuoi. ore pee kipiki oladuoo sindano neshuku biotisho enye osesen, neeku kidim osesen ataasa mbaya kumok, nemeidim duo ataasa Eton eitu kiremi oladuoo sindano. neeku ore ebaare toltungani naa keshuku biotisho osesen loltungani. metaa ketumoki oltungani ataasa siatin. netumoki ataasa siatin enyenak menyamal. netumoki ataasa sii esiai eningito osesen ajo kidim ataasa enaduoo siai. alang tenilo aas inaduoo sia .imuoo